Ni ko benkitap The Kingdom Bank. Akere kwanyik aeng' ak muren. Kabwa anyun kwanyichuto benkit. Machei kosirgei eng' benkinito, makyingei account nebo The Kingdom Bank. Murenoni anyun komi koarorchin akobo tuguk chekinyorchingei eng' The Kingdom Bank. Akere ale kakokashin ak kosirchin. Mache anyun kokoch account number

Akere kandoik cheterter chebo benkishek. Mi James Mwangi nebo Equity, mi kora Oduor nebo KCB. Kora akere kandoikap serikali cheboto Anne Waiguru. Mi anyun benkishechu koaldoi tugukwak chekororon chetindoi benkishekwai. Akere kakilil eng computer koaroru kila benki tuguk chetindoi chemuch kokooch biik cheterter konyorjigei kelchin.

NI koduket ab kerichek nekikuren good care pharmacy duket ab kerichek kotoreti bik en kokwet ngamuniwendii ak ial kerichek chekakisirun en sipitali chekomo pitunatin en sipitali koraa ko imuch kwo chito ak kwoljigee kerichek olon imionii inguni anyun kotoreti bik ab kokwet amun inyoe mionwoki cheterter bik chemii pharmacy.

Yu ko oleo maat oleu Turkana. Ngoite beet kwen sait tisap ndako sait sisit koo maat mising eng class. Bwonei anyun kipsomaninik ak mwalimoyotnywa eketkeel. Bo konetkei en ketkeel ngamu mamuch kotebi eng maat nemi kot. Nguni ikere anyun lakwet ne kowo tai blackboard. Somani tuguk che kasiir mwalimu koebe iit lagookchuto eng sang.

Ogere mwalimu ak la ak kipsomaninik mi ket kel ichek mi konetekei togu kele tom kotekak sukulisiek en yutok anan ko kola beek sukulinywan inye kiroboni nguni anyun komoche torotet logochu asikonyorchikei kilas asikomuch kotebi agichek kilas kou logok alak tugul chekineti en kilas ago topotos komie en teskisiekwak.

Chu ko marakwek chekakibute eng mbar. Yeiykebut marakwek ketoratori ichek kou neiker yeityo anyun kende kuniet orit akemeto betusiek aeng' nda ko somok kopirirekitu icheket nda koyomyo. Yeityo anyun kepiropir sikomong marakwek eng orit. Marakwechoto anyun yekakemong kema, kot koyomyo komie sikemuch kende kerichek simator tutuinik, korok kekonor ichek komie eng choge.

Eng' pichaini ko ripetap kechirek. Kechirechu ko chopo pendo. Akere ale kirip chito kechirek chechang mising. Kararan keyai boishoni ndamun, nginomchikei kechirek chechang ko ndaipkoechekitu akoiyoso imuchi ialde eng' bei neo. Bendi kecho akenge akot akoi elebu lo. Nguni anyun ndealde akot nda taman inyoru elebu sitini. nguni anyun kobo komanut kot mising amu nyorchinkei kelchin. Imuch akot ieny ak oam ak lagokuk eng kaa.

Mutyo mising customer ngaamun kwaoldaun kweyet ne kosor eng wikit. Kosomin anyun eng koming'inetapgei akonin kweyonik alak, awolun simetoiywo chu kokosoryo asiimuch iib kweyonik che lelach sipityech. Ko chu kokosoryo, awekte koba kampunit nekichope asikewekwo ak ane kweyonik alak asinetyo komenyoru asenet.

Yuu ko ole kichengen toretet ab kecheng tikitit ab basisiek ann ko garishek chependii ole loen leu imoche mombasa kongeten eldoret anan imoche iwe kisumu kongeten eldoret, en kasar anyun kokokowalal nguni iwendii simoit inguny ak ipuken basit kot ibuken okot ngecheret ne imoche en simoit nguny nguni anyun kokokowalal kasini en kasar nemoloo.

Akere lagok chepo sukulishek cheterter nka amun ngoroikap sukul koterter, ako mi anyun mwalimo nemi tai . Toku kole kerat sukul ako anyun lakochuto konetkei eng kaa olokerat sukul. chutok ko chokikure tuition Asikomuch kolititkei lagok olokerat sukul asimoutye tuguk chekokakikinet koyatat sikul.

Okere neranik chewerik ak tibik mii cheket kiwanchet toku kole komii ureriet nekotesetai ngandan mii komunset inguni pichutok en yuu anyun komonoe ole ko ureriet ingiro, imuch ko kobo keldo urerioni anan ko nebo eut ako anyun kakopa komunyoo bichutok kobo ureriet ochome anyun ureriet amun kisigen keljin kisiche rabinik nkigilji gee koraa koimuch ibaibaiten gee ureriet.

Ageere kolsetab logoek, logoiyatandani ageere mi tainyun koba maembe ako maembechondoni anyun kokakikraftan. Imuchi inet chito olekiyaitoi boisioni, ilechini kikole maembe ndaet ketil inendet akeib ketit ake nebo logoiyatab maembe nebunu ketiti ake kerop tuwai asikopiit komang anyun maembchot neo zaidi nekimuuch keam ake piongso.

chuu ko notishek ab elebu chebaa kenya ago chechang ,kerenyu koo chekondok kasari kotindai kasit neo ngamuun ngiwee ak notit agege nebaa elebut iiibu tuguk chetutugin nea kikwa barak nea alishet eng kenya ,nguni komache kobarchigei chitoo kocheng chepkondok chechang cheuchu sigomuuch kwalis inee kwal tuguk chechang chemakchingei .

Ageere kwanda nekokakonor rapinkchi eng bokisit no kitue kokakobek kasarta nemeche ikonore chepkondokuk. Koroi anyun kechope bokisit ak kegeer komnye ak kemetoun konda anyun newirchini chepkondok, yeit kasarta anyun nemache icheru rapinikuk ipete igeere aiwet nekapoishe, ipete bokisit noto kotiakak anyun, akiit chepkondok ak kiaale kiit nemache iale. Achame boisioni akot anee akonore chepkondok chu, rarakik ye ipata kenyit agenge ayat bokisinoto akamuch aale kiit necham aale tuguukab krismas rapini chuto.

Yu ko duket olekialdae kerichek. Akere aldaindet, mi komasibo duket ak olindet nemi sang. Ng'aloldos anyun bichutok aeng'u, kwondo ak muren. Mi murenoni mache kwalis eng duket. Ng'ony imyani anan ipchin chi kerichek. Nguni anyun eng kokwenyo kokikonekitit kerichek nga amu kikenyoru chemist anan kikure pharmacy chechang chekikeip kobwa kokwenyo. Yeimyeni chito kolabat akwal kerichechoto eng pharmacy anan ko chemist.

Ageere eng nyu silingisiek chebo Kenya, ak eng nyu ageere silingitab silingtuptem, mi nebo siling taman, mi nebo siling muut ako mi nebo siling artam. Rarakichi nguni ko kitokopo kamanut eng olimpo tai nguni konekit makwale kei chepkondok chuto ako nguni makipoor tai nebo rarakichuto, kakipoor leet olimito ngetunyik, tai komito metitab chito.

yuu ko mbaret tab tegelgeletne ne kigure greenhouse eng yutak anyun imakchinigey ngomnatet nebaa kolset ab tuguk , imakchinikey koraa ngomnate inai kole kagoyam korurya kagoyam kegeges tuguchutak kyaldaa imakchigey karik cheu tegelgelit imakichinikei ketik che kilumdai , imakichinikey koraa dramishek chekigolchin tuguchutak imakichinkey koraa keswek ab ngwek chutak asimuch iyai baishani baa kolset

Ageere biik chechang che kabwa uwanja, eng yu anyuun ko betut nemangu weriik eng tumdo, kikenyii icheek kobwa kiwanjani asiketaach ichek ak ketienso. Biichu ko masaek, ikeny werikwai che kokaba tumdo, eng kokwenyon anyuun komater mising eng yuto. Kikenyi akichek kou biichuto asikopit keboiboichin tugul.

Chu ko tarkakenik, nguni kokikapit ole kikiripei tarkakinik ak kikioldoi eng beit nebo barak. Kiit anyun kopet mungararnata bo ripsetab tarkakinik, tarkakinichu kotindoi pendo ne anyiny kot mising ako eng kerenyun ko nderipe chito terkekinik chuto asikopunchi pendo, asimeale pendo kobo kamanut kot mising.

Chu ko tergekinik .Ripset tab terkegiinik ko tindoi kelchin. Achame ripsonit tab tergekiniki, inome tergekinik chechang kologu mayainik, mayayanyi kou nebo ngokie anyiny kot mising kibire chabati, ako kora kiyoi ake keam. Kora anyiny bendob tergekinik ngieny ak ichop ko ngikochi chito kwam ko len keengchi ngokiet eng kerenyu anyon achamme ribsetab tergekinik.

Akere lagokap sukul chemaimuchekei. Mito nebune karit nakikete. kora ko mwalilo neng'wa komamuchikei, nwaken kelyek. Nguni eng kasartap nguni komakeloti lagok chemaimuchikei. Kimuti chiitukul sukul asikonyor akichek naet akonyorchikei kelchin eng somanet asikoek biik chepo komanut eng tai yo. Nguni, alechini sikik tukul chetindo lagok chemaimuchikei mat kouny lagokwa akomut ichek lakochot sukul, asikonyor akichek somanet.

Ni ko biretab pikchait keboishe kamerait. akere chi ne muren nemi kopire pikchait. Kiyaitoi boisioni eng kokwenyu. Pik chechang ko kikoboishe simoit kopire pikchait, ngandan takomi bik chebwane akopirin pikchait kobaishe kamertait neu nitok, asinityo ilipan, ikochi siling knom, kokonin pikchait eng sainoto nekakeun komong pikchaing'ung anan imache kebirun emet akekonin pikchainyi akilipan siling konom.

Ing' pikchaini akere mbaret neo nekakikol marakwek chekikimin koba lain. Kora, akere paiput nekoi newendi kotokostoi koendi osnet ndamun akere ketik chechang chemi osnet. U kele eng' osnanito komi ainet nekonu beek atya kebise mbaranito. Tapanutap mbaranito kora akere greenhouse u kele kipisishe kora eng' greenhouse nito.

Eng pikchaini akere bich aeng muren cheng'alaldos. Bichutok kokailachkei kipkaa kaiul lesoishek tuwai chepiriren. Ake kora kokatchech ing'uny ko ake kotindoi kinyira. Murenichutok anyun kokirut itik akotindoi sonoek. U pichu kouyo masaek nga amun akere ale katepi kobur kou masaek bichuto ak akot emet nemii koyamat, u nebo masaek.

Poishetab benkisiek eng simoishek kokararan ngamuun kikonyumnyum boisietab alisiet ak aldoishet, kora kelipane tuguk chechang simoit, ngimache akot ilipan sitimengung ilpane simoit, imache akot ilipan bilitab beek ilipane simoit, omache akot ilipan school fees ilipane simoit. Ara eng kerenyun ko kararan kasitab simoit kepoishen kelipanishie.

Iamunee kele kemoche ial sodek ii? eeh, takomi anyun sodekab Fanta, kemoche inye ial Fanta melen kemoche Coca Cola. Fanta ko nin birir nin ikere eng frijit ko ngot imokchinigei Fanta inintok, amuchi aldeun siling sosom kityo fanta inoto.

Tokomii boishet tab ATM, tom konai bik che chang kobooishen simoishek kounoton anyun kotokoboistos ATM sikomuch koityi chitukul chepkondok kyik ko chito nemotindoi simoit anan ko chito netindoi simoit ako moche koboishen ATM, koraa ko mii bik che moche rabishek en eut momoche rabinik en simoit anan ko momoche konyokocher robinik en MPESA komuch koba ATM ak kocher chekondok kwai.

Ni ko betut nekibwoten bik chelibonii aisurusiek en emet bichuu ko bik cheyoe biasharaishek bik chekisir bik kap bikii, bik koraa chekiser serikali , bik chekisir kibinafsi koraa ko betun niton ko kebwote bichoton ak keboiboenji ichek amun en rabinik kwaa chekitilen keteken barabaroshekii, kitegen sukulishek, kitegen sipitalishek, kiliponen mwalimuinik , kiliponen dacktariek, araa bo komonut ko missing bichutok liponi aisurusiek.

Yu ko lab nebo kompyuta, ageere kamatik che kabwa ak murenik che kabwa kopishe komputaishek. Ni ko mwalimu nengwai ne iporchini tuguk eng kompyuta, ageere kaiarorchini kiit nekami komputait arit, kora komi biik chemakiporchini che ingeen kopoishen komputa eng taban yun, ara anyun yo imoche inai kiy imuch iwe cyber anan iwe computer lab asikenetin ole kipoisiotoi kompyuta.

Ni ko ripsetap ngokaik chebo mayaik. Akere anyun ngokaik chebo grade che biriren che echen kot mising' ak akere anyun mayaik chekakekwei konyi tireishek. Pendi chu anyun pkealdoi. Tinye kelchin kot mising' ripsetap ngokaik ap mayaik ngamun ngialde mayaik isikchinigei chepkondok chechang mising' ako mamoche mbaret neo keribe ngokaikap mayaik, mochei wui kitiginiet ak kokonin kelchin neo.

Ni kosimoit tab LG nekibo keny, kitindoi tukul chekinyobirii asikomong nambaishek simoit nii kokikararan yebo wui nguni anyun kokikowalal kikoit simoishek chachang chebo touch sreen makotindoi korotwek chekinyobiri kitinye kityo simoit ak kosirak kii ne imoche, kitinye ak kinokto ak kinokto konokto bechishek ak iyai kazingung ngandan kikowalak simoishek kokitoretech en kasarta ne kibo keny simoishek chuu kibo keny.

Yuu ko oinet neo mii kamani konome inchirenik okere kakonam inchirenik chechang atkonyit kikabut ak okere koraa melishek chekibune keba oinet orit kwen olii sikomuch kenam samakinik chechang, kazi nii anyun kotinyee keljin ngamun samakinik chuu ikere inguni komaa keib kobaa soket tii ak kialda ak kosiken kamani ak bik alak chenome samaikini robinik chechang.

Okere kwonyik chekailach sitishek che biriren tindo sonoek en katit tindoi sonek en itick toindoi sonoek en eunek ak kitil sumek chutok mile bik anyun mii ko netegee ole koibirto pichait, tindoi kamerait nekitikinyet mii konete gee ole kipirto pichait, somoku en icheket ko kanam camerait tukul ako moche koker tukul ole pirto pichait kamerait niton

Yuu kombaretab lokoek, okeree gredishek chechang cheboo ndimo, kakobut chito neboo mbarani anyun ndimo kot konyit gredishek chechang tokuu kelee moche sikoib ndimoishechuton asikwalda asikosich chepkondok.

BIk chekiyoe benkit kokibun eutunwokik che chang missing kenmy kimokomiii computer kikisirishe kesire kartasishek che chang koraa ko kiibu bik chekondok chechang kiitishe ak koitishe koiti chekondok bet ko imen raaini kikonyumyumit kasit amun kikoit benkit ab simoit mokoyoo kasit kot missing benkit koraa mokomii kasit neo nebo kartasishek kondeni tukuk computer ak kekonoren computer orit.

Yu ko ofisitap Safaricom. Eng yu, inyorchinike toretet neterter neimokchinike eng simeng'ung nkokebet lainda, anan imoche ial lainda ne mpya. Pichu anyun komi kokenyi lainda sikekur ichek nambenywa akopa tai biketaret. Kap Safaricom customer care ko kararan kot mising kot kasinwa nka amun chokchin kasit akeropi lain, makisreke.

Nii ko imbaret neo okere trectaet netindoi mokombet trectait nii anyun keboishen kipoten imbarenik cheechen ngamun mekomuchi chito kopaten eut imbaret neo neten nii, okere en pitet yuun kokokochum tukuk chekokekol ako pitonii kotokomii kipotii imbaret sikekol asikopit kochum tukuku sikemuch keam.

Akere piik muren ak kwonyik, pichu anyun komi kosirekei, toku kole kapka toretisiet kopka kokwet, nguni anyu kemi kesire membaek chebo kapchi eng kokwet asikomuch ketoret icheket eng oret age tugul ne makchinkei toretet.

Akere mbartet neo nekitemee mokombaik. Akere ale ter anyun kit nikebaishe kebati. Tindoi tukun cheu tairinik chepo baskilit chekete mokomboichuto, akomi anyun toroktet nemi tai yun neichuti kelyechutok u chepo pikipikishek asikomuch kotemak mbaret. Wendi kowoloksei anyun tuguk cheketemeshoitoi eng' kasar.

Eng pikchaini, akere chi ne muren. Tindoi laptop akopire simoit. Toku kole mi chichi ofis amun mi kitabushek. U kele mwalimoiyo chichi. Mi kopire anyun simoinyi. Nguni anyun, ko mara ko kayae kasinyi eng computer akonyor simoit kokakipirchi. Kotesetai koyae kasinyi eng comuter akong'alalchin chito nekapirchi simoit.

Chu ko mauek chekikuren roses, kioldo mauechu koba pitonin en gaa kemuch kemin mauek ak kei ketil ichek yekakoyam kekes ak kepangan kokorinitu asikimuch kialda anan kepangan ak kinde meza sigeboiboitun ak keker kokororon.

Chuu ko sokek ab ,miiraa anyun koome bik asimaimuch koruyoo miraa ichu kemine en olii bo meruu ak keoldoo en beit nemii barak missing nda kikole ak kealda koba emotinwek ab sang kenyorjin keljinichek miraa ichuu ngandan tomo inei koyanak minet ab miraa ichuu ngolot komoswek che chang.

Betut netai nekiowendi Mpesa bo cheru chepkondok kikoyokwon mamanyun chepkondok omi university kokiowe anyun onyoru chito neikoito chepkondok en Mpesa ak omwochi anyun tugukab cheomoche kin omoche omwochi pin nenyun kolenjon achicha mokimwoe pin. Pin ko siri nenyun kianet kianai anyun en yoton ole ngicheru chepkondok keunye pin ngamun kecherurenen chepkondok.

Ni ko mbaretap bandek, ako eng tapan tapan nepo mbaranitok po bandek, akere kakikol chepololdet. Nguni anyun kopo komonut kekol tuguk cheterter eng mbaret akenke si olonbwone bandek ikenyi ikes kobwane akichek chebololdoshek, ibut sokekap chepololdet koek ng'wek kora inyoru chepololdoshek, ialde. Tindoi kelchin akichek nkealda, andan oam eng kaa amun teche borto akichek chepololdet.

Ni ko agenge en logoek chekinyorchini olimpo oinet coast alan ko Mombasa. Korotwechu ketue kenyoru beek chekikuren mnazi ak kerong'yi chupoisiek mnazi chuton. Mnazi chu kee ak kebokekiti ingee mnazi chuton.